Ingiuga arĩmi aingĩ nĩ mahĩbĩirie ũrĩmi wa kĩrĩu ũrĩa ũrahũtĩra mũhoro ma tekinoronjĩ. Ingiuga nĩ mara, tekinoronjĩ nĩ ĩ mahũthĩirie wĩra, na ĩrateithia magĩe maciaro maingĩ, na nĩ marona ũguni mũingĩ, nĩ marahota kũgĩa mbia, nĩ marahota gwĩtwarithia na mbere, ĩĩ.

Ingĩenda kũhũthĩra macini cia gũkama ng'ombe tondũ nĩ cĩkũhũthĩria wĩra, nĩ ngũhota kũgĩa iria rĩngĩ na nĩ ingĩenda kũhũthĩra macini ya gũtinangia mahuti ma ng'ombe na macini ya kũrĩma ĩrĩa ĩhũthagĩra thitima o nayo, ĩĩ.

Ihumo ciakwa nĩ atĩ ũrĩmi na gĩthomo nĩ ũndeithĩtie kũgĩa maciaro mega, ta rĩu maciaro ma kahũa gakwa, ngahota gũkendia, ngahota kũgĩa mbia cia gwĩtwarithia na mbere, ngahota kũgĩa mbia nginya cia kũgũra mũgũnda na macini iria ciagĩrĩire, ngahota gwĩtwarithia na mbere, ngahota kũrĩha andũ a wĩra, ngahota gũtwara ciana ciakwa cukuru.

Mawoni makwa nĩ atĩ ikundi ici cia ũrĩmi nĩciteithĩtie arĩmi aingĩ, cikamahe cigatuma mamenye ũria magĩrĩirwo gwĩka ũhoro wa ũrĩmi-inĩ, ciramateithia ta rĩu mũndũ wĩ na ng'ombe, nĩaramenya ũrĩa yagĩrĩirwo kũheyo irio, nĩaramenya ũrĩa yagĩrĩirwo gũkamwo, nĩaramenya ndawa ĩria agĩrĩire nĩ kũmĩhe. Koguo ikundi ici nginya nĩcirateithia arĩmi moka hamwe makahota kwaria ũrĩa mangĩteithania kũgacĩrithia ũrimi wa kwao. Na ingiuga ũrĩa cingĩka nĩ ati, cigithie mathomo maingĩ ma ũrĩmi, nĩgetha arĩmi moka makahota kumenya nĩ atĩa magĩrĩire gwĩka ũrĩmi-inĩ wao.

Andũ a rũrĩrĩ ruitũ moyaga, mũgũnda, makaũgayania, ibandĩ citahanaine. Magayania mũgũnda makoya mbaũ, magathondeka, tuge okorwo hena gĩcigo gĩ gũkũria, thũkũma, itũngũrũ karati, na indo ta nyanya, makagania mũgũnda, kũringana na ũrĩa, mũndũ arenda kuhanda indo ciake.

Wa mbere ũrabatara, handũ mũgũnda-inĩ waku haria ũta ũtameretie kĩndũ, ũrabatara kĩratathi, kĩu kĩirũ, ũrabatara thumu wa ng'ombe kana wa ngukũ. ũrabatara andũ mangĩgũteithia na nĩ ũrabatara icembe kana hũma ĩrĩa ũngĩhũthĩra. Ũhoro wara, kĩratathi kĩu ũgekĩra thumu na tĩri, na no wenderee kũhanda indo indo iria ũrenda.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia, tĩĩri wa mũndũ ndũkaminjũke hĩndĩ ĩrĩa kũraura na nĩ ũteithagia, kũgĩtĩra mĩmera yaku, kumana na riũa, hĩndĩ ĩrĩa rĩakanĩte na nĩ ĩteithagia, tĩri kũiga maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa.

Rũrĩrĩinĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩkagwo na macini ya kũhũtihĩra thitima, ta ĩno ndĩrona haha ya kũhũthĩra moko. Gwitũ andũ mahũraga maaĩ ma mũgũnda kũhũthĩra macini ya thitima. Mũndũ akahũthĩra thitima kũhũra maaĩ make nginya mũgũndainĩ kuma irimainĩ rĩa maaĩ.

Na mũgũnda ũyũ nĩmũrĩmĩre wega gũtirĩ na ria, kuoguo, maciaro maguo nĩmaingĩ, na ndĩrona mũrĩmi e mũkenu, akĩrora mũgũnda wake, na ndĩrona mĩmera mĩingĩ, kwoguo, nĩekũgĩa marigũ maingĩ, nĩekũgĩa thara wa ng'ombe, nĩekũhota, kũgĩa magetha maingĩ endie, na agĩe mbia.

Ndĩrona hena na matũmbĩ ma ngũkũ, matũmaga mũndũ agĩe na protein mwĩrĩinĩ. Ndĩrona hena nyanya, icio cihũthĩkaga hĩndi ĩrĩa mũndũ araruga gĩtoero. Nĩndĩrona hena, hena apple rĩu nĩ itunda nĩ rĩteithagia mũndũ agĩe vitamin. Na nĩndĩrona hena nyeni. Na nĩndĩrona hena, hena mbegũ ciĩho, cigĩtwo thĩini wa gacuba, na nĩndĩrona hena na tucuba twa Chuma ,tũu no tũkorwo na irio iria cihiĩĩte.

Ndĩrona haha hena ũteangi wa takataka, na nĩta thirikari ya kũu, ĩtara ĩtaraheria takataka ĩno, na nĩ ndĩrona hena mbũri ciĩ hau, na ndĩrona hau hena ũthũkangia wa tĩri, na ona mbũri icio no cigĩe, no cirware, no cigĩe ndwari kũringana, tondũ wa kũria takataka iria citatetwo.

Ndĩrona haha andũ a kĩganda kĩa mahũa magĩthondeka mahũa, nĩgetha mamaharĩrĩrie kwendio kũringana na rangi wamo. Hena rangi mũtune, hena marangi ngũrani, na andũ a kũganda gĩkĩ nĩo marathondeka makĩmaharirĩria gũthiĩ kwendio.

Hakwa ingiuga mĩbangĩra ya ngunia icio, na ngũnia icio nĩ nyingĩ koguo nĩ ndĩrona. Nĩ ndĩrakena ndona magetha ma mũrĩmi me maingĩ, ũguo nĩ kuga mũgũnda wake nĩ ũrateithia mĩmera yake ĩciare wega.

Hakwa ingiuga nĩ ndonaga cũcũ witũ akĩruta mbembe nja mũno mũno agatwĩra tucihũre na mũtĩ. Twacihũra na mũtĩ nĩwona nĩ cikuma mĩcakwe-inĩ koguo na nĩ ndatwaraga mbembe gĩthĩi hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mũnini. Koguo nĩ nyendete wĩra ũyũ tondũ nĩ ũtũmaga wĩra ũhũthe, mbembe wona ciomithio nĩ riũa nĩ cihotaga, wahũra mbembe ona gũthandũra mbembe nĩ ũrahota gũthandũra na ũkahota kũgĩa magetha maku na ũgatwara mbembe ciaku gĩthĩi kana ũkendia.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, andũ magĩthiĩ kwendia maembe, mũndũ athiaga mũgũnda - inĩ ũkagetha maembe maku, okorwo nĩ maingĩ ũkamekĩra ngũnia -inĩ, kana akorwo ndũrenda gwĩkĩra ngũnia-inĩ ũkamekĩra handũ, handũ thĩ, kana akorwo maragwa thĩ makagwa, ũkamoya ũkamatwara rorinĩ, okorwo hena mũndũ ũgwĩtĩtie agatwarĩrwo, okorwo ndũngĩhota kũnina mothe, na, mũndũ nĩ ahotaga kũmatwara thoko-inĩ, harĩa mũndũ arahota kwendia, ũgacagũra marĩa meru, ũgacagũra marĩa methĩ , okorwo he na marĩa methĩ ũkamarinda, na okorwo he na marĩa meru, no ũmatware thoko -inĩ, ũtethie, ũtethiee mũndũ ũrĩa ũrenderia, hakwa ingiuga ũgwo nĩ guo gwitũ gwĩkagwo ũgacagũra maembe marĩa meru na marĩa methĩ, marĩ methĩ makarindwo, matana twarwo thoko-inĩ, na marĩa meru biũ magateyo, kana okorwo nĩũkuhota kũrĩa ũkarĩa, na marĩa mabuthĩte magatwarwo, magateyo tondũ tiwega kũmarĩa.

Ndona ũũ ndĩreciria ici nĩ thamaki iria cia kũrĩa Gĩthumo mũndũ agĩrĩte. Na ĩno nĩ thoko ya kũendia thamaki na onokorwo nĩ kũendagio indo ingĩ. Mũndũ agĩraga thamaki, wacirehe ciĩ thĩnje ũgatherũkia maguta-inĩ. Wona yahĩa ũkahota kwendia. Ingiuga kwĩna ũrĩmi mũingĩ wa thamaki na andũ nĩmarĩaga thamaki kogwo ũrĩmi wa thamaki nĩ wagĩrĩirwo kwanjio kũheo ũtungata ũria wagĩrĩire tondũ ici nĩ irio cia andũ na andũ nĩmarahota kũrĩa na mũndũ nĩ arahota kwendia akagĩa mbia ciake. Haha ni wendia wa thamaki ũrathiĩ na mbere. Na mũtumia ũcio nĩ we mwendia. Andũ aya angĩ nĩ a kũgũra kũrigana na ũrĩa ndĩrona.

Ndĩrona aya nĩ andũ makuĩte kirĩti kĩa rangi mũtune, makĩruta indo cia ũrĩmi kũrĩa makũigĩte na nĩ ta marathiĩ kwendia. Nĩndĩrona, kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩ ta kĩndũ kĩu kĩ thĩiniĩ wa kirĩti ĩyo tarĩ nyama, na hena mũndũ wa gũkuua. Nĩndĩrona hena hena kĩrĩa gĩa gũkuua kirĩti kĩu. Na nĩndĩrona harĩ na andũ atatũ, nĩndĩrona hena handũ handĩkĩtwo soko fresh nĩndĩrona hena mũndũ, nĩmekĩrĩte ngũbia, koguo nĩ kĩndũ ta nyama, kana kĩndũ kĩngĩthũka na ihenya, na nĩndĩrona nĩ ta kũu me kũigĩte kwĩ na heho. Na ndĩrona nĩ kũndũ kũirige, na nĩndĩrona nĩ ta maruta kĩndũ kĩu, kana maracokia thĩiniĩ wa nyamũ ĩyo makũigĩte. Na nĩndĩrona nĩ andũ atatũ, na mũrango nĩmũhingũre.

Ndĩrona haha hena tũtarũ na hena andũ agũtega thamaki nĩ ta maumĩte kũndũ iria-inĩ makarehe thamaki iria matega na haha nĩ ta maracirehe handũ hamwe nĩgetha cihote kwendio. Nĩ ta, ndĩrona maikarĩte, aya nĩ ategi, a thamaki. Nĩ gũtheithania marateithania nĩ ndĩrona nĩ handũ iria-inĩ, nĩ ndĩrona tũtaro twa gũthi gũtega thamaki. Nĩ ndĩrona othe mekĩrĩte ũndũ ũmwe koguo ĩno nĩ kambũni ya gũtega thamaki cia kũndũ. O nakuo nĩ kũndũ ta Gĩthũmo, ndĩrona thamaki icio nĩ nyĩngĩ, ndĩrona hena ũrĩa nĩta aracita thĩinĩ wa harĩa cirĩ na nĩ ta kambũni i mwe tondũ andũ mekĩrĩte ũndũ ũmwe, na nĩ ndĩrona mena kĩo. Na kwĩna tũtaro, na kwĩna, andũ nĩ aingĩ na hena arĩa mararora ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na hena mũndũ ũrĩho ũhũrũkĩte nĩ ta auma gũtega thamaki hĩndĩ ĩyo. Ndĩrona thamaki icio nĩ nyingĩ na nĩ ta ciraharĩrĩrio gũtwarwo thoko.

Hakwa ingiuga hatirĩ ũndũ ũrangenia tondũ nĩ ndĩrona hena, hena rori ĩgwĩte, ni ta rori ĩgũkuĩte magetha ma kuma mũgũnda-inĩ na nĩ ndĩrona barabara ĩyo nĩ thũku. Nĩkũraurĩte na nĩ ndĩrona thirikari ya kũu ndĩkaga wĩra. Kogwo hakwa hatirĩ ũndũ niĩ ũrangenia ona ũmwe. Ndĩrona ta rori icio ciremereire ndoro-inĩ tondũ wa mbura na nĩ ndĩrona hena rori ĩgwĩte. Kogwo no gũkorwo na gĩkuũ kĩa ndereba kana mũndũ umĩrĩte. Na nĩ ndĩrona rori icio nĩciremereire mũno ndoro-inĩ na nĩ kũrarĩ na, nĩ kũndũ kwĩna mbura nene. Na magetha ma arĩmi matikũhota gũkinya bara-inĩ nĩ tondũ nĩkurĩte na kwĩna ndoro. Kogwo hakwa ingiuga hatirĩ ũndũ ũrangenia.

Andũ, andũ a gwitũ mekĩraga tũnyamũ tũu twa kũminjia maĩ na makahũthĩra thitima kũhũra maĩ kuma irima-inĩ nginya mũgũnda-inĩ na maĩ macio nĩ maigagwo matangi-inĩ, makahingũrĩrwo hĩndĩ ĩrĩa tũmacini tũu twahingũrĩrwo, maĩ macio nĩ mahotaga gũkinya kũndũ mũgũnda-inĩ na nĩ maminjagia maĩ kũndũ kũraihu.

Riita rĩakwa rĩa mbere gwĩka maũndũ maya ndekire mwakainĩ wa..mĩaka ĩĩrĩ mĩhĩtũku. Ndarĩ na ng'ombe igĩrĩ cia mũthuri na ciarĩ noru, ngĩcioherera he hũũma ĩyo ya kũrĩma na ingiuga hakwa nĩndanogire mũno tondũ ng'ombe o nacio nĩinogaga na thaa ingĩ cikang'athia kũgucia hũũma ĩyo ĩ hau thutha na no cirakare citeng'erie andũ na no cirege gũũkĩra na ciakwa nĩ ciaregire gũũkĩra tondũ nĩ cĩanogete na nĩndanogire tondũ ndatindire ngĩbuata nĩ getha cihote kurĩma mũgũnda wakwa na o nacio nĩcianogire tondũ mũgũnda wakwa hĩndĩ ĩyo warĩ mũũmũ na rĩarĩ ihinda rĩrĩa rĩkoragwo na riũa rĩingĩ mũno na ndekire ũndũ ũyũ mĩaka ĩĩrĩ mũhĩtũku.

Ingĩmwĩra ethe tũratathi na tĩĩri ũrĩa ekĩrĩte thumuinĩ, agatukania tĩĩri na thumu, agabanga tũratathi tũu twĩna tĩĩri agekĩra tureeinĩ agatũiganĩrĩra hamwe, akahanda indo ciake, akahe mĩmera ĩyo yake ahandĩte maaĩ na agathiaga kũrora hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ria akaruta. Ingĩmwĩra eke ũndũ ũcio.